Cho konyo e rito aluora ni mar ji kodhie cho iyudo ni ji okdhi e bung'e nikech jii kodhi e bung'e to tuoche kaka nyaldiema tuoche kaka ambululu nyalo mako ji ma nya miyo ng'ima gi ok bed makare.